Fuliza ma an godo e simba nyadirom siling' mia abich. To iyudo ga ka samoro ka dwa oro ne jo ot p pesa tiyudo ka samoro balang' ma an godo ok rom. Miyo koro nyaka adonj nyaka e Fuliza kadwa oro negi. To sama adwa timo ma, to kadwa oro kata siling' aluf ariyo mia abich, to an mana gi aluf ariyo, to sama aoro Mpesa cha to idhi kelna, gima gima jo safaricom, kaka anyalo oro kendo bathe machielo no tinyisa ni ayier ooyo kata eeh. To kaseyiero eeh to imiya kar kanyo bath fuliza cha ma anya oro go pesa no ne jo ot. Toseyudre ni mano e yo mayot sana ma fuliza okelo mondo watii godo ka samoro bajet mane in godo gi pesa mane in godo ok rom bajed no.

Gima bedo matekga sama adwa ni agol omenda e akaont na mar Airtel en ni mondo ayud kar golo omenda mar Airtel machiegni koda ok osebedo mayot ahinya. Iyudo ka mondo iyud kuma inyalo gole eh omendano kata ajent gi ok osebedo mayot nikech ginok e gweng' ma antiere. Chuno ni nyaka iwuoth ondamo moko mang'eny kidhi manye echuny boma kata kidhi manyo ajent gi kuma gin tiere mondo igol omenda. To kata ka iyudo ajent gi to ibiro yudo ni ajent moko to pod onge kod yo maginyalo konyi godo mondo igol omenda. Miyo koro seche moko nyaka igol omendanini e akaont ni mar Airtel kiduoke e m-pesa mondo igole eyo mayot. Kata inyiep anyiepa kode ka entiere e akaont ni mar Airtel kanyo. Bor mar kuma ajent gi nitiere ose bedo tich matek sana sama ng'ato dwa ni ogol omendane e akaont ne mar Airtel.

Migao mar somo e ma aneno ka koro kao kore ahinya ka gidhiro tiyo kod mbui e kuonde gi mag somo kata kuonde gi mag puonjruok. Kuonde gi gitiyo gi lony manyasani e yor mbui, mondo gisom godo kata mondo gitiegre go kata mondo jopuonjre oyud sombgi e yo makare. Miyo piny owacho onego wuok mapiyo kendo makare ka gikao omuom malong'o mondo gisir godo migao mar somo. Sama gisiro migao mar somo ni, to migao mar somo biro kao omuom go to keto e okenge mopogore manyalo tayo wach mar tiyo kod mbui e kuonde ma isome chakre skunde mag praimar, sekondar, nyaka e kar somo ma malo. To mae nyalo timre mana ka jogo mapuonjore e skunde gi be dhiro wach ni e yo makare kendo giunge lwedo.

Ka ng'ato dwaro mondo oyaw akaont mare mar Mpesa to onego bed ni obedo kod opande mare mar nyuol, opande mare mar Kenya, to opande ni, mare mar Kenya ni, kosebedo go to onego obed kendo kod namba mar jo Safaricom. Namba mar jo safaricom ni kosebedo go, to odhi achiel kachiel e agent mar jo safaricom. To kochopo kar kanyo, to koro onyiso jo safaricom ni odwaro mondo obed kata oyaw akaont mar Mpesa. Sama otimo kamano, sama ochopo kanyo, tibro nyise gima odiyo, to ibro nyise ni mondo odi star- ariyo -adek-ang'wen- hash. Ka osediye, to obiro donjo e simbe kar kanyo mondo orwak namba ma ibiro orne kod jo safaricom mokuongo. Kosendiko namba no, to obiro loke ki en kodwaro mondo oket pin no ki en kaka en ema ong'eyo kopogore gi namba moorne mokuongo.

Piny owacho mag kaonti osekonyo jopiny ahinya nikech kaluwore kod okenge magisekawo mondo gikaw chenro duto magitimo mondo giket e mbui e kuma iluongo ni Ecitizen. Ecitizen kidonje to nitiere piny owacho mag kaonti duto tetete mantie e pacho mar Kenya kae. Koro ka idwaro kata ka japiny dwaro chenro moramora kata ka odwaro kony moramora koa e kaonti, to odonjo mana e Ecitizen, kosedonjo tomanyo migao modwaro ei kaonti no. To obiro yudo ka gigo duto nitie kar kanyo to kendo oyudo gi mayot, e ong'we yambe, kumoramora ma entiere, ma ok ochuno ni nyaka ochop nyaka e apise mag kaonti ma oae, kata ma en godo machiegni. Chune ni, nyaka odonj mana e simbe, to kosedonjo e simbe kanyo to oyudo gigo duto ma piny owacho mar kaonti osegolo. Omiyo, kaluwore kod gima okel ni Ecitizen, jopiny oseyudo gik magidwaro mayot ahinya e piny owacho mag kaonti.

Ne jalo ma dwa tiyo gi ecitizen e okang' ma okuongo e Kenya kar kae biro chune ni mondo obed gi ong'we yamo kata odhi kuonde ma ni gi gigo mi iluongo ni kompyuta ko ochopo kar kanyo kata e sim be to odonjo e mbui ko odonjo e mbui kar kanyo to o manyo ecitizen. Ka osedonjo e ecitizen to koro okang' ma okuongo biro chuno ni mondo ondikre ka osechopo ku ma indikuok e to gi ma okuongo neno owach ka en ja kenya kata ok en ja kenmya. Nyaka owach pinje .Bang' mano to ne ondik gigene mano chakre kuom nyinge, nyinge mar ariyo, namba ne mar opande ,to gi gik ma moko. Bang' mano to en ne otim gi ma iluongo ni ng'iso ka bende gigo gin meke to bende orit bang' dakika matin oyie ne ni mano gin meke bang mano to en ne oket gino mi iluongo ni password, ko oseketo password to onwoye bang' nwoye no to osemana bedo kod account e ecitizen kar kanyo ma koro onyalo tiyo gik moko duto ma odwaro.

Nying man malo e dini marwa, e jotelo en Archbishop. To kwang'iyo mos, nyinge gi to onge kaka gikelo dongruok mar chuny. Gimakelo dongruok mar chuny en, wach Nyasaye ma iwacho kata iyalo kod jogo momii nyinge gi. To sama giwacho wach Nyasaye ni, ema kelo dongruok mar chuny. Ng'ato koketo pache e nyinge go, kata koketo ni ng'ama nyinge duong' ema nyalo miye wach Nyasaye, to dongruok mar chuny biro bedo manok. Nikwop, wach Nyasaye okriw kod weche mantiere e Piny kar kae mag telo. Nyinge gi kumachielo bende, to be gin agina nying ma iketo mondo ji obed kod ng'ayi, kata mondo chenro moro obedie e dini ka dini. Omiyo, nyinge gi to onge gima gitimo ei dongruok mar chuny.

nying' maduong' momi jatelo e kanisawa e gwengwa en Arch bishop Arch bishop ema otelone kanisa duto mar Nomiya, to kanisa mar Nomiya no opogore e kidiney ka kidieny ka ia malo ka idhi piny, kidieny mokuong'o en diocese, diocesses go orit kod bishobe, koro iyudo ka gweng' ma antiere an e dioscess moro to nitiere diocess mamoko mamoko mabende jotelo mantiere kar kanyo gin bishobe, bishobe go koriw gi ka achiel to ng'ama otelo ne gi duto pod en mana arch bishop

Ka in jawuoth e matatu ti idwaro tiyo gi mpesa, inyalo oro pesa aching' ka idonjo e ong'we yambi ,sa mi idonjo e ong'we yambi to imanyo e simbi kar kanyo gi ma ondik ni sim tool kit kar kanyo e ku ma koro idonjo to idhi manyo kar safaricom, ki iseyudo safaricom to idonjo e mpesa. Saa ma isedonjo e mpesa kar kanyo to imanyo koro okang ma okuongo ma onduk ni oro pesa, oro pesa no inya ore aching' e namba mar ng'ama tiyo e matatu kar kanyo kaka manamba kata ka nitiere dereba mar motokano e namba ma gi keto ni itiyo godo. Kumachielo bende, inyalo donjo e mpesa kanyo ki isedonjo e mpesa to gi diye namba auchiel, ki nisediyo namba auchiel kar kanyo to dhi kelo ni kar paybill kata kuma inya ng'iewo godo gigo. Koro kanyo ki donje to inyalo keto namba mi iketo kanyo mar paybill kata namba machielo mi iketo kanyo mar ngiewo wach mar wuotdhe matatu kar kanyo.ki isedonjo kanyo ti ichulo, ki isechulo

Eeeh, inyalo golo pesa e bengi kitero e eMpesa. Kendo en gima yot moloyo. To kata kamano, nitiere midhiero moko manyalo bede, nikech nitiere bengi moko ma mondo idonj kuom gi, chuno ni nyaka ibed e kod omenda moro matin e airtime. To sama isebedo gi omenda ni, omenda ni e ma ibiro tiyo godo mondo idonj e akaont ni mar bengi no, mondo inyal kata ior pesa kigolo e bengi kitero e Mpesa ni. Moko kuom bengi go gin kaka KCB, ma nyaka chun ni ibed kod omenda moro ei simbi manyalo donjo godo kar kanyo. Kumachielo bende inyayudo ni ka ionge kod mbui, kata ionge gi yorno mar internet, biro chuno ni koro okinyal golo pesa no e bengi kitero e Mpesa nikech, nitiere App moko ma chuno nyaka ibed gi mbui kata yo no mar internet minyalo donjo godo e bengi ni, to igol go pesa ka itero e Mpesa.

Ka idonjo e Mpesa, mano ka idiyo star- ariyo -adek-ang'wen- hash, to imanyo koro kuma iluongo ni loans and savings. Kidonjo kar kanyo tidhi manyo kar Mshwari, sama idonjo e Mshwari kar kanyo tidwa ni mondo ikan pesa ni, to idonjo koro kuma ondik ni deposit account. Sama idonjo e deposit account kar kanyo, to deposit account kar kanyo dhi keli e gik moko ariyo, mano koro locks and savings account to machiel e ma savings account. Kidonjo e kar kanyo, to koro inya yiero mana achiel kuom gi midwaro ni ikete pesa ni. Kiyiero achiel kuom gi to idhi nyisi ni igolo pesa ni kanye. Kigole e Mpesa to ikete kar e achiel kuom e locks and savings account kata machielo no. Koro sama idonjo kar kanyo, to iketo pesa ni, to idhi nyisi ni mondo iket pin. Kiseketo pin no to bas pesa ni isemana kano e Mshwari.

mpesa osekelo ber no jokenya e yo mopogore opogore nikech mokuongo, sani mpesa omiyo ji koro nigi kuma ginyalo keene pesa gie yoo mayot, ka gi kano pesa e mpesa kanyo to gi geng'o kuo ma aoyaye mabiro ka ng'ato obedo kod pesa malach kata ma kore lach e ofukone kata ka okano e ode. Mpesa kuma chielo bende okelo yot, sama ng'ato dwaro ni mondo oorne ng'ama chielo pesa man kuma bor to odwaro ni ti godo, sama ooro pesa kama to koro ting' bedo mayot nikech ng'ato ok ochuno ni nyaka wuoth kowuok kamoro kadhi kuma chielo bende, mpesa omiyo bende nyiepo mag gik moko obedo e yo mayot, koro nyiepo nyalo timre atima e yoo mayot nikech pesa ma jokenya okano e iye kar kanyo ema koro gi tiyo godo mos, kuma chielo bende mpesa ni omiyo koro pes mang'eny ma ngato nyalo bedo godo nitie kumoro achiel koneno gi to nyalo goyo kwan kaka osetiyo kod pesa are dweche mosekalo kata dweche mabiro to nyalo keto chenro makare kaka onego bed ni okungo to obedo kod pesa.

Anyalo wacho ni en ata malo madrom praboro mag oganda mantiere e kaonti mantiere ma tiyo motegno kod yor oro pesa mar mpesa ,gihero mpesa nikech mpesa en gino ma gisetiyo godo, gise ng'iyo godo to kendo e ng'iyo gino omiyo koro oketo tich mayot nikech kata mana agent mag mpesa go be yudre e yoo machiegni kabisa kod gi ka opim kod jo agent mag airtel money kata t-cash iyudo ni yot magi sebedo godo kod ng'iyo magi sebedo godo miyo koro gi hero mpesa ahinya, nikech gi neno ni mano emano kuongo to mano emamiyo gi ting mayot ahinya nikech ng'iyo magi seng'iyo go kode kaluwore kod kaka gisebedo kagi tiyo kode nyaka ne kele nyaka chop sani, to osebedo ting' matek sana mondo ji oti kod airtelmoney kata t-cash nikech gineno ni en gima obiro manyien dhi dhago gi ng'eyo kaka onego bed ni gi tiyo kode mondo gi or go pesa miyo koro gi ero mana mpesa cha nikech bende mpesa iyudo ni samoro kelo gik moko ma yot magi tiyo godo

Ja ohala matindo kata mine mauso alot onedo obed ni tiyo gi Mshwari. Mshwari en kuno maginyalo timo kungo margi mar ohala ma gitimo kata ma giyudo e usogi ma pile ka pile. Sama gitimo kungo nie mag ohala magiyudo, miyo koro ginyalo keto chenro maber mar kaka ginyalo timo nyiepo ma mbele sama gidhi wero. Ka gikano omenda gi ei kar kungo ni to ginyalo bedo kod chenro mamoko mag dongruok kod lokruok e ohandgi kata e mier kuma giyae magidwaro ni mondo giloki kaluore kod matin matin ma giyudo sama gitimo ohala matindo gi. To ka ok gitimo mano to ibiro yudo ni koro manyonge ma giyudo kar kanyo nyalo lal. Omenda ka okungi e Mshawari toni machiegni kod Mpesa margi magitiyo godo e kinde ka kinde kata pile ka pile sama gitimo ohandgi matindo gi

Jower adek ma ongére e gweng'wa gin kaka Prince Indah. Prince Indah owero wende kaka osiepe, simu ya nini, rembo. Wan kod jawer machielo, ma iluongoni Odongo Swag, mowero nyasembo, ochak owero wer machielo miluongo ni nyathina tich matek. Wan kod wach ma, ngá machielo miluongoni Onyi Papa J. Onyi Papa J ongére gi wer mar, Nyamaasai, ochak owero ODM. Ee mago e jower ma adek mongére e gweng'wa, to gi wende ma giwero.

Jower adek mongere kendo oseidho malo gin kaka Willy Paul, gin kaka, Kaligraph Jones ,gin kaka Otile Brown. Mago jower adek moseidho malo kendo e gwengwa kar ka gilido ahinya kendo gine ma gipichni, thumbegi iwinjo kod rowere mapod tich tich kendo mae gintiere diere ahinya. Giseidho malo nikech kaluore kod kaka gitiyo kod dhok no mar dholuo e thumbegi ma giwero, to sama giketo dhok no mar dholuo e thumbegi magiwero miyo koro wendego bedo mamit ahinya ka jii winjo kata sama jii werogi. To ka giwer kamano mio koro gwengwa bedo malo kendo wabedo kod ng'ai kaka jogo kaka onagi mowuok ei piny kaluo mawero wende mawinjore ei piny Kenya duto